Ũyũ nĩ mũcemanio, na ũhana tarĩ ngwatanĩro ya gĩkundi gĩa kanitha kĩrĩa gĩtongoragia nyĩmbo cia gũthathayia Ngai, ona kana kũgoca. Gĩtumi kĩa njuge ũhana tarĩ wa kanitha, nĩ gũkorwo andũ aya nĩmehumbĩte wega na nguo ciao nĩ ihithĩte njaga. Na mũcemanio ũyũ nĩ ũronania nĩ ũgũkorwo na nyĩmbo, tondũ nĩndĩrona hena macini ya, ĩrĩa ehũragwo rĩrĩa andũ maraina, ĩrĩa ĩtagwo piano.